Yiolo imbukui nanare neeta olaramatani naa kuna , keetae embuku naigerieki iltunganak teneya ntokitin tesile , nigeri oltungani teneya tesile pemerikino ake oltungani oo orbiasharai, nitokini sii aata enkae buku naigerieki ntokitin , neeku nena bukui eetae tolduka.

Inji aiko kaisho ake ore enakata olari nadung inkujit ainei , yiolo ake padung kuna kujit napik atua ewueji neji orkompe , yiolo ake paapik orkombe naikienoo, yiolo ake peebaeu enkata olameyu naiteiki inakata inkishu ainei minosa pemetumoki inkishu ainei atuata tenkaraki esumash.

Yiolo kuna ampunini naa kisho iltunganak otii ninche abori impisai kutiti yiolo ake petum ninche mpisai netumoki ninche ataasishore anoto mbiasharani enye , nitasapuk imbiasharani enye ,niaku kisho oshi impisai mewaita nitoki ashuku netum impisai sinche imbenki sapuin .

Kedol ninche nkibelekenyat sapukin amu yiolo ake ninche piremisho , nepuo kuna ampunini , nepuo ninche aomonu impisai , yiolo ake pishori ninche impisai , neponu ninche apik isiatin enye obiasharani napasha , yiolo ake peetum neesishore nesapuku imbiasharani enye, neeketum inkibelekenyat kumok amu kishori naa mpisai too nkoitoi naapasha.

Keeta ninche ngolikinot kumok amu , yiolo ake pebau erishata nalaki esile enkampuni nebaiki ninye nemeeta ele aramatani kuna pisai , nelotu naa shida nebaiki ninche pemetum ninche impisai kumok neeku kedungi ninche impisai enye , nimitoki ninche atumoki atalak isilen enye terishata.

Kegira enasiai etetechnology aiteleliaki iyiok esiai ena endaa amu keya enkata nidongokini iyiok toonkoitoi sidan oleng amu yiolo si enkae mikintoki oltungani ataasa esiai nagol amukeetae naa enasiai etechnology .

Keret amu kilepunyie ninche imbiasharani enye kutiti , yiolo kuna tasati naa kedung oshi impuka , nemir kitunkuu , nemir akeyie irnyanya , yiolo ake peepuo enaampuni ,kuna ampunini kunini , nepuo ninche yiolo ake peishori impisai neponu apon enaduo biashara enye , neeku kitoki enabiashara enye aponari , netum niche biashara sapukin oleng.

Keepashari ninye amu yiolo ninye kidim oltungani atoripo imali enyenak metii oloingunyingunyi neeku kelam sii ormarenke mitoki aaku ketii olarabal nimitoki aaku keetae nkituaa tokitin neme, nemenare tiatua emurua , neeku kelelek eripoto enye oleng.

Yiolo nairobi naa ketii biashara sapuk amu keeta nkampunini sapukin naa ninye sii etii inkopisini pookin naitasheiki eseseu ang pookin ekenya , neeku nairobi sii sapuk tiatua loshon likitii , ninye kitii pookin aipirare.

Yiolo kunasilen sapukin nikitum naa tenipik iyeaki uni kitunkuu , yiolo ake pipik nemiata impisai , nilo enkampuni nikinchori impisai kumok , nilotu aasishore , nias pooki toki nayieuni naipirta enakitunkuu neeku isilen sapukin ina.

Yiolo inkirorot sidain naa pekipal ormarenke. Yiolo pekipal ormarenke, nikiponu pookin aasisho. Mikintoki aibayu olikae olikae. Yiolo si enkae, nintaas oltung'ani tosotua. Nikibung'a tosotua. Nikilepunye enaduo woi nikitii. Neeku, nena nanu aidim atejo.

Inji aiko yiolo ake paalo iltururi lopashari naiger enkardasi naiger incheriani nekias teleturur neeku pilepunyie iyiok nejing ewangan atua ele turur neeku meetae irmaarenken loipang nimintoki sii aara tiatua ele turur.

Kalo ewueji neji KCB ebenki. Yiolo ake palo inewueji, naishori taa mpisai. Nalo si ilturrurri lopaashari. Yiolo ake palo, naomonu impisai, paitoki ashuk. Naitoki si alo ibenkii naji noo Corperative. Yiolo ake paishori, naitoki ashuk. Neeku inewueji oshi nanu atumie impisai patumoki airemisho.

Iji aiko patumoki aibooi pemejing' ake olarrabal. Kaibung' ake mpisai ainei, yiolo ake paibung',naya ewueji oshi nikipik neji osaduku loota nkifulini uni. Yiolo ake paapik kuna pisai ainei, mitoki empurrore ajing'. Naitoki si aya ewoi neji ebenki. Yiolo ake paya, nejing' mitoki ajing' ake empurrore.

Yiolo golikinot naimaa laramatak, ilo aomonu mpisai. Yiolo piomonu, nikilikini enkolong nishuk kuna pisai. Nikidung'i si amu mikinchori pookin. Yiolo ake pilotu aasishore, nipik olchamba lino lompoosho. Yiolo piun kuna poosho, yiolo kuna poosho nemebulu pookin. Netii nanya irkus, netii naa nemebulu pi. Nilo asara pi. Neeku yiolo kuna pisai, ilo mintoki atum pookin. Igolikinot nena.

Ee katum towueiting kumok amu, yiolo ake palo maiteng'eni, natum eng'eno. Nemaitoki si sinanu aku kareu impisai ewoi nemeishaa. Tinewueji nanu atum oltung'ani laiteng'en, nautaa pemetumoki impisai ainei aimina.

Katum esidano amu, yiolo ake paasishore kuna pisai ainei nahomo aisilenu, napik ewueji neji kitunkuu. Na yiolo kitunkuu kenyor iltung'anak pookin amu kaya nkampunini napaasha. Na kei tenkumoyu. Neyau, nayaki nanu faida atua enewueji ai. Natum impisai kumok. Naitoki aponaa biashara ai. Nesapuku biashara oleng'.